Ĩno nĩ taũni nene ĩhana nairobi Kenya, ĩna mbathi cirahũtũka, ciraikũrũka, cirambata na andũ amwe marathiĩ mawĩra-inĩ mao, amwe marathiĩ mĩciĩ-inĩ. O mũndũ e cuguri-inĩ ciake.